Mae en pur mar oganda, pur mar oganda dwaro lowo maber to chutho chutho lobni nyaka bed mabor gitie aora, nyaka obed lowo man kama plain. Koro lobni odwaro be ing'iyo sama itimee, onego otime ndalo ma koth ok ng'eny, koth kang'eny chando oganda, koro wadwaro jodoyo, eeeh wadwaro, ne en gi mbolea ne mipidhego, kaeto samoro be kain gi lowo maber tinyalo kete e lowo maonge mbolea. Oganda oluoro buya, koro nyaka imany yore tee minyalo geng'ogo buya kama ipidhee nikech oganda ok dwar buya. Kor lobni nyaka rit maber, buya nyaka golne gijodoyo ah.

Tij ot kaka an oda madake an gi jaoda, nyithindo ariyo madhi skul to an be gi jago no makonyowa tich ot. koro kwachiew to an adhi ga manyo kapok awuok adhi manyo to a make sure ni jaoda oluongo jogo mwadak go e ot koro gipogore tich kata kaen ochwako chai, nyakono eri makonyowa tich ot kata ka oluoko saende, vijende na matindo gi kaka ndalo molor to ka wangiyo wanyalo miyo tich beto dala, koro bang’ mago wachak wa alocate negi dhi ng’iyo rombe, ng’iyo chiaye kuma nitie maket gi e yoo maber

Timo orako okinyi kokinyo samoro tek iyudo ka jomoko nindo mang'eny samoro ichiewo koth ochwe koro aluo chal mar kor lwasi ok ber .Jomoko be a tich modeko koro okinyi ni pod onindo .Jomoko be nigi tuoche mag kor manyalo tamogi timo orako gokinyi ni nikech ng'ich. Koro anyalo advise jogi ni ka gisetieko tijegi godhiambo to ginyalo timo orako ni godhiambo ber kopogore gi godhiambo ginyalo keto wach mar timo orako ni sama gin free inyalo keto negi sabato gi jumapil ber kodgi sana nikech ka iyudo ka thothji ni thuolo kendo ginyalo timo orako. Mar adek wanyalo keto ng'ato ka ng'ato ondik wa chieng ma en e thuolo nikech orako tochuno mondo konywa e burning fats.

Epicha kae nitie mess-card kata eating-slip mar Jomo Kenyatta University of Applied Science Technology. Mae mbalariany mar Nairobi mar Jomo Kenyatta. Ka iluongo ni main-kitchen piny . Ma kalatas ma nyathino otiyogodo, ma rawera manie malariany otiyogo e mess kata jikon. Ochiemo tarik apar gi ochiko dwe mar apar higa gana ariyo gapar gochiko, saa apar gariyo gi dakika piro ang'wen. Nomiye kuon mopore ariyo, kuon tieng' ariyo ma en siling abich, to omiye gi alot mar siling' apar. Pesano motiyogo en siling apar-gi-abich. tiyo gi kadi-ni ber sana ka in e mbalariany nikech ogeng'o tiyo gi pesa mang'eny oko

e picha ni eri aneno gino miluongo ni minyonge ma gima sani kero mor e yo mamalo sanasana kionge kode tisiko ikuyo akuya. Tinde jii lame ka nyasaye ni dabed gi pesa datimo gima chalo kama .Koro pesa kelo mor sanasana e piny mwadake ni pesa e wuon mor pesa itiyo godo e nyiewo gigo mwakoso manyalo loko ngimawa. Omwom kelo arita, omwom kelo mor, omwom loko nying ,omwom kata omenda miyo ngato imiyo luor mamalo tinde imiyo jii luor kaluwore gi omenda ma intiere godo.

Tijni eri mar bedo jakeno mar omwom en tich maber nikech samoramora mibedo inyalo koso pesa inyalo golo mikano e agulu noero tilogo sidani momaki ka to ichaki dwoko. Mar ariyo ,keto wiwa bedo gi paro mabith to gi wich mabith nikech ng'amose mulo pesa nyakibed ng'ama nigi wich mabith, paro be bedo maliw moro kendo okelo lokruok e ngimawa inyalo kano pesa inyalo kawo itimogo ohala moro maduong' onyalo kelo dongruok . Mar abich tijni eri obed nikech uh oketo wa bedo jaratiro kendo be gi tiyo matek.